Oratinwek cheimuche temindet nebo ingokaik koyum mayainik chekiletoi komayesho ko ichochu akenge komuche koyum konyil che chang eng betut komaimuch koyesho anan komurit ingokaik oret nebo oeng ko konet ngokaik kolokchi kesishek anan ko bokisishek chekikichopchi oret nebo somok komuchei kondechi mayainik chebo pilastik kesishek chutet kikichop anan ko bokisishek chekikichop asikokochi maket ingokaik kopokolokchi yutet.

Kerenyun nebo tai akere batainik kokiunoni netai ko kiatekchi koot ne kararan neimuche kochut koristo nekararan ako kiangot ko kararanit nimaimuchei kochut ng'okik anan ko kiy age tugul nemuchei kongem batainik chu kiatekchi kora ole imuche kobiren beek batainik chu yon imuche kochesonso en beet kiacham keret ap batainik chu ngamun kokonon mayainik ak bendo neanyiny kot kiacham kora aker batainik chu ngamun amitwokik chwak ko imuchei ko tukuk che raisi kenyor imuchei koyam kou kiptalamwok kingeleposiek akot akingwek eng imbar.

Inoni ko mung'aret nemakiboishen rapinik keal anan keoldoi inoni ko mung'aret nekimuche kelewen rurutik chekakipiman cheimuche konamkei ak rurutik alak choweleli inoni ko mung'aret neboishe kot missing en emotinwek anan ko kebeberwek chemamiten rapinik che chang mung'arani komochei koshinet nekararan mising asikepiman tukuk chemoche kekonin chenomeke ak tukuk chekoitoi.

Bo komonut mising boishoni bo mung'aret eng kokwet ngamun tukuchu kialdoi nyanyechu kialdoi kemuche kenyor eng ayepindo biik cheole nyanyik kora kenyoru eng oyepindo ako tindoi beit nekararan mising nyanyek eng resop ngamun biik cho miten kwenet kemuche kongalal aka temik ak biik cheoldoi ko manyumnyum missing kenyor ngamun iwendi akibaial nyanyek chu eng temindet komeboishen kiy age kararan boishoni kora ngamun mayochekitu nyanyek ngamun biik cheoldoi ak cheolei kenyoru eng oyepindo.

Yon imoche asibai ingokaik ko miten tukuk chenyolu iker korok netai ko amune sibai ingokaik ingokaik ko mi konyil oeng chekonu mayainik ak chebo banyek nebo oeng ko kiit nekikure market yaani ioldochini ano ingokaichu anan ko mayainichu nibo somok ko chepkondok anan rapinik nyolu iker nyolu itinye rapinik chebo omitwokik chebo koot nemenyei ingokaik chu ak chebo kerichek nebo somok ko koot nemenyei ingokaik chu nyolu ko koot ne kararan neimuche kochut koristo nekararan ako koot nemaimuche kochut tiong'ik cheimuche kongem ana koam ana kobar ingokaik chu kiit ake nenyolu igere ko tukuk ana amitwokik cheame ngokaik ak beek che tililen.

Akere mbaret nemiten ingwek chenyolilen. Akere ingwek che kigure spinach. Akere kora siratik chekakinde kelyekab ingwechu. Siratichu koytoreti ingwechu kotepi konyolilen ngamun terei beek chemitei ng'weny koma evaporatenso anan kopabarak kotiengei asista nelalei. Ako kora mbarani kong'etu kotoltol mising kotindoi rurutik chekororon amun siratichu kora koegu manure anan keturek chekororonen.

Icho chu ko amitwokik chekikure induma indumaichu yemoche kiam ko kiit netai ko keun kotakotilekitu missing nebo oeng ketilatil koyop kebeberwek chemengech cheimuche kinde kutit nebo somok kinde sapuriet netililen ake rongchi beek che tililen akitya kinde ma akiyo kotar korurio nebo somok kesut akekany kokoitetigitu anan kiam kou nondet kiamta chaik anan ko rongorik nebo oeing kemuche kiam kora yon kakinde mwaita akebel kou mandasi.

Boishoni ko bo komonut mising eng kokwet ngamun toreti lakok chemengechen kokuyo kiit ne kineti en sukul boishoni ko kararan ngamun toreti kora lakok kokuyo somaneng'wany ngamun mwalimo eng kokwet komuche koarorchin lakok en kutit neikuitos somanani kora nibo kokwet ko kararan ngamun imutu lakok ak biik kobur kibakenge akokochi koshinet nekararan somanani kora eng kokwet ko kararan ngamu ikochin lakok konyor kiit nekikuren confidence yani maiywei lakwet yo yoe somaneng'wany en sukul.

Noger pichaini agere rapishek. noni ko benkit nebo KCB neikoitoi rabinik. Ako kimuchei kora kekonor rabinik eng benkinotok yon keyat account. Ako kora kotiboishei kisirin serkali anan biich chebo kibinafsi komuchei kopun rapinigug yutet chekegure melekto. Benki kora imuche inyoru loan kekonin asiboishen asiwektoi polepole anan mutio mutio.

Ageren logoek che kikuren beetroots. Logoechu ko kararanen missing' en porto ngamun tese karatiik. Chi netindai miondo anan chi ne posakse karatiikchik apa kora komuchi kopaishen logoechutet. Logoechutet ko kimuche kora king'ol ak ngwek che kiame, sansana ko che kikure cabbage. Ako kora logoechu yan kimache keam kimucu keblendan anan ketuiatui ak keteschi peek tuteen ak kechukchukan ak keyee . Kararanen missing' eng' porto ngamun tese karatiik.

Ngokaik asikoam maainik, ko amun eng oeng. Netai ko rarunetab tukuk chebo borto chemokchingei ngokchet , madhini chekiguren calcium. Nebo oeng asikoam maainik ngonchet ko tiengei yon kikichop koot nemarich akomitei ngokaik chechang. Nebo somok ko yon kaye maaiyat kotorei ako chamcham kiyon tolelion nekigure the yolk. Koyoei ngokchet yon kakochamcham asi ngoger kitio maayat koamei. Kit age neyai ngokchet asikoam maayat, ko rarunetab amitwagik eng koot. Yon karor amitwagik koyaei ngokaik mising koam kiy agetugul ne kaker nemiten ako agenge ko maainik.

En pichaini agere nganaset nekararan kot nemiten olekeoldoishe ele supermarket nonitet nekigure karifour. Tukuk chebo komonut cho cheru eng ireyu, ko netai acheru karishek, acheru wainik chebo sitimet, acheru television ino mitei inat, acheru kioinikab tirishet, acheru kora tirishok, chumoinik chon kikichoben tirishoshek, acheru kora koorichun agere chechang cho kikomboandoi .Acheru kora solaishek cheagere chemiten barak yun. Acheru kora sign post anan ko tukuk chon kiporostoen tukuk chekioldoi anan kokonu, koaroru oret nekimuchei kepa asikenyor tukuk chekimokchingei. Acheru kora lamit yani barabaret nono nekararan nopunei biik ako punei.

Akere chito nekatebot eng ng'ony. Chichi kotogu koimatgei mising. Chichi ko chito nekatok kotindoi ng'wonindo neo eng bortanyi. Chichi kotogu kokakepir mising inendet. Chichi kotindoi mook eng kutit agere kakobwa korotik. Chichi kora kotindoi kakotinoshek eng tokoch nenyindet agere kakemas metit yekabwa. Chichi amongchini ko chito nekakachor tukun chebo biik anan ko kakolis. Chichi komitei karupkei ak chito nebo bodaboda nogere katelel en taban yun. Amang'u ale chichi komi eunekab biik chekasoru inendet nguno. Amang'u chichi ketepse amune asikimut inendet olemi asikarikab usalama.

Kit netai nenyonei metinyu noger ITEMS, ko ng'alekab log book chebo karit. Log book chebo karit anan ko kiy age tugul newendoti eng lam neu pikipiki neu lorit neu matatu ana ko karit age tugul. Yon keal karit iale chito age kponyolu oregistern tuwai account chebo ITEMS asoyai kit nekigure electronics transfer. Chito neoldoi ko initiatani anan inendet ko ne itrasferenchin chito nekaal karit kokaotar koshineng'won'g nebo lipanet. Yekaitio o trasferen ope nguno obo o applian log book eng NTSA.

Boishoni agere ko boishet ne kiguren piretab beek. Inoni ko ureriet kigure piretab beek. Abwote petut netai awendi apire beek, ko kipaipai muguleldonyu mising kotom achut beechondet. Yekinachut bechondet ko kianywei mising achut tolinget anan ko olechang beek. Kianam anaam korok tapan eng oinonodok ak anam apir ak keliek icheken kokanam inatitab beek. kin'gonegit anai apir ajaripunen awa oletolilet kidogo lakini kiae beek ochei. Mchezoini ko kit nekararan kabisa ngamun ngimong'u koketar ipire beek ikose bortang'ung kobaibai mising

Akere en pichaini rurutik anan logoekab kawek chekakiputei en mbar. Kawechu ko tom keita kiy kakiput kitio. Ako nyolu koron kipesio chenyolilen ak chekokoruryo anan kokokonyo. Chutet chu kokokonyo anan che piriren, kerong'chin beek anan keip pekechur keisto makatet nebo barak anan pertet nebo barak. Miten kora emotinwek anan ko sehemu che tindoi mashinit neimuchei koisto makatet nondok anan pertet nebo barak, Kawek ko rurutik chebo komonut mising ngamun ngealda kenyoru rabishek chechang.

Mashinini ko mashinit nekicherune rapinik. mashinini eng lukait ab chumbek kegure ATM. Automatic Tele Machine Chi ake tugul nekiyat account eng benkit komuchei konyokocher rabinikchi koyob yutet, mashinitet. Abwoti betut netai aboishen mashinini, ko kibetut netai achute university komi rapishek che kikakiyokwa sigindenyu koyop pitonin. Awe akopacheru eng mashinitet ko kiyaibu kit nekiguren ATM card yani kadit nekindoi orit. Kiande netai yo kindoi kadit kotebenan kit nekiguren pin ko kiankoutwo pin atokchi kotebenan nebo oeng atokchi kora nebo somok kokerak lainiyun matakomon'g. aikwek kianyoru tabu neo neo. Awe bank ak atep aarorchi alenji ka.

Inoni ko kit ne kitou serkali portol nekigure Ecitizen. Ecitizen ini ko toreti konyumnyum wenyeji chebo koapplian eng tukuk cheu chu. Nebo tai ko inyoru toretet eng ng'alekab lesienit nebo ketetab karit. Serverce tugul chemokchinikei chebo kampunitab NTSA inyorchini yutet. Nebo oeng inyoru toretet yon iapliani kit nekogure pass port si yon imache iwe ematinwekalak ikoitoi. Service age nenyorchini yutet, toretet age nenyorchini yutet ko certificate, iaplioni certificate nebo katunishet inyorchini yutet. Kit age ko yon imache iregistan anan iyat kampunit nebo biashara inyorchini yutet. Makat inde user name neng'unget anan ko id number ak inde pass word nekakikonin eng petut ne registani Ecitizen.

Kit netai nenyonei metinyu yekaker mesage ko netai ko alipan simoit cho kikoitoi eng petut anan eng wiki anan eng arawet. Mesage ini kobo simishek chon kibeseni asikelipan ko mutimutio tatun kigesta. Simoishechu ko kororonen yon imoche inyoru simoit nep kasari nekigure smart phone en nyumnyumindo mara koketinye rapinik tuteen chekemache ialen. Imuche ikoite kou elipushek oeng ako chekang'et chonbo barak ilipani kila eng petut, Simoishechu ko kororonen ako tindoi kora mathara chechiket. Yon karikeste ilipani ko niker rapinik che kateole kokelipan tugul saparit agenge ana kit nekiporei cash ko chang ichechu amun kakinde tukuk chekiguren interest

Boishoni ko boishet nebo muswoknotet anan ko engineering. Ako sana sana ko engineering ne kiguren electronics engineering. Ng'omnotet neimokchinigei mising konyolu itinye ng'omnotet ab subjectit nekigure phisics. Akinetgei tukuchontugul chebo physics cheboto cheu electronics. Siyai kora muswoknatonitok anan engineering eng electronics konyolu itinye ng'omnotetab esabu simuch iguiye ole penditoi wainik eng radio anan ko electronic agetugul. Nyolu kora itinye ng'omnotet en subjectit nebo esabu asimuch iyai esabu nebo kit age tugul nekimochingei. Nyolu kora itinye karik cheu supanet, nyolu itinye helmetit, nyolu itinye kit nekigure reflector kwoshek che kikiyae mpiret chottok ko chekigure safety boots.

Bo komanut mising keyai boishoni, ngamun en amuneichu. Netai ko asikotach toek chepwonei kokerei tiong'ik. Nebo oeng ko asi konet toek maana ana kamanut kerip tiong'iab timin. Nebo somok kora kotoreti toek konai sehemu mbalimbali ana komoswek che teretrer cheimuchei konyorchi tiong'ik ak koker tiong'ik che terter kou komosta nemitei ng'etundo anan ko tiong'ik alak. Kit kora nebo komanut eng boishoni ko toreti emet koyum tukuk chekigure aisurut chekiboishe anan ko taxes anan ko revenue. Kit kora nebo komanut eng boishoni ko ribei kanet nebo olekiribe tiong'ik ngamun ibortoi pichait ne kararan.

Bo komonut kot mising minetab kawek olinyo ngamun ikochin biikab kokwet boishonik, nebo oeng kokochin temik rabishek koalda icheket kawek chutet, Nebo somok kokochin mbaret yon karobon komaip beek ng'ung'unyek yani soil erosion. Nebo somok komutu biik kibagenge yo mi boishet eng kokwet, ko toreti biik konetkei tukuk ch kibo keny akoyai biik kong'et eng umoja. Nebo ang'wan ako nebo mwisho ko ee kawek kokonu koyaei emet kokararanit ngamin eng ketik che nyolilen ,sokek che imuche kokur ropta.

Akere ingwek chekigure cabbage chekokorurio ot kosir. Che kikoyachekitu. Cabbage ichu ko kikakiyai eng minet nekararan. Ngamun igere ole korurto ko ruret ne kararan kot. konyor sisishek anan kiwango che to machei kokergei tugul ako yechen. Kororon ngobikialdo kenyoru rapishek chechang. Chito nekiminei ko kimayai kit nekigure timing anan koker kocheng biik cheimuchei koal, koalchi inendet. so nguno ko kokoruryo amomi chi neolei. Cabbage ko ingwek che kororon mising lakini yoitienyi ko yo makinyor biik cheolei.

Boishoni ko, boishoni abwoti ko boishet nebo kiplegok. Kiplegok ko kiagik che imuchei kokon rabishek eng haraka. Ako kiplegok kora kokonu pendo neanyiny netindoi madhini chekigure protein. Kiplegok ko itos eng chokchinet ako kereng'wai ko mamokchingei tukun chechang. Kichengei kitio nafas ne kiteen ak kechenchi amitwagik chik ko tuteen kora. Akimuchei kenyor faida anan rapishek chechang. Kiplegok kimuchei keker asikesich pendo anan ko manyoyekwai ana keker kitio kopunchi lelesta eng compound